Mae en tich mar doyo cham kata chiemo manie puodho. Sama wadwadoyo kata wiro cham ikuongi rito ma buya dongi okainya mano kisepidho cham mokuongo ka cham osetii mowuok maber. Idhi idoyo cham ka pod gitindo mondo kik gidong gi buya nikech kagidongo gi buya to ginyalokethe. Kidwadoyo nyakibedgi rakwer mar doyo kendo idoyo kitang' ainya ni kik itong'oduma nikech samidoyo mokuongo iyudo ka pod cham tindo to inyalo doye kokitang' inyalodoe mikethe kata mitong'e koro dwaroni samidoe, itang' .Tober ahinya kitimo gokinyi kapod piny ng'ich mondo oduma oyud loo maber.